Aneno jogo mopogore opogore ka obedo rito mondo omigi chenro mopogore opogore. Ka kaluwore kaka anene ochalo bengi kendo bengi en kuma dhano dhiye mopogore opogore ka dwa ni mondo okonygi e yore mopogore opogore. Yore mikonyogodo jogi chalo kaka keto pesa, yawo bedo jakanyo mar bengino kendo golo pesa. Ng'ama onge gi kuma igole oko cha birodhi e iye kanyo mondo omi okonye, to jogo madwachulo ne nyithindgi pesa mag somo kata ma dwachulo mekgi kende be bedo kae. Ntie jowa moko ma be dwaro mondo oholgi e pesa gi bengi be biro bedo ka mondo oriti. Koro ng'ato ka ng'ato brokawo thuolone kendo ibrorito mondine ka nyingi kata namba momiyino ondik malo kanyo kosendiki to ibrowuok idhi kuma osiemni ni idhiye.

Mae en kar tiegruok mamalo mar mbalariany mapuonjo weche mag ohala makisewuok kae gi tiegruok maduong' miyudo kae to nyalo konyi inyalo konyo jowadu yawo ohendni mopogore opogore kata in inyalo kawo thuoloni ma ikaw pesani moro matin iket e ohandi moro to gipuonji kaka irito ohalani tiluore to kendo yuto bedo maber. Tijni to kendo koro osemiyo yutowa kaka jokenya obedo malo nikech jomawuok e mbalariany ka nigi tiegruok mong'ith kendo gibiro jogo manigi luor, ok keth pesagi ong'eyo ni pesa matiyogo en kama to makano en kama to koro gini miyowa wabedo jogo moko makoro wanyalo timo weche mopogore opogore okni obedo mana pur kende. Ohala en gimaber kendo ohala osekonyowa nikech omiyowa tije kendo pesa bomiwa ngima bolosonwa maber nikech ng'ano mago ohala en ng'ano manyalo yudo pesa mang'iewgodo gikmoko to seche mong'iew gino ngima bedo maber to pesa be kendo ringo e..